Haha nĩndĩrona hena airĩtu erĩ, na mwanake ũmwe, na me iria-inĩ rĩrĩa inene, iria rĩrĩa rĩtagwo rĩa Indian Ocean, na nĩmaronekana nĩ gũtubĩra maratubĩra kana nĩgũtubĩra magũtubagĩra na rĩu marĩkia kuma, na nĩharonekana ũyũ mwanake ena kĩndũ aronia airĩtu aya erĩ na nĩmaronekana nĩmakenetio mũno nĩ kĩndũ gĩkĩ, na mũirĩtu ũyũ wĩ wĩ ũtumĩtwo ũyũ mũraihu nĩaroneka nĩekwĩharĩirie mũno na nguo cia gũtubĩra tondũ kĩndũ kĩrĩa ekĩrĩte naigũrũ nĩkĩhũthĩkaga gũtubĩra, ningĩ ũyũ ũngĩ onake nguo ndirĩ na moko ũguo nĩmakwĩharĩirie mũno ũhoro wa gũtubĩra, na ona mwanke nĩaronekana onake nĩekwĩharĩirie kwĩingĩra maĩ-inĩ.